E picha ni wan kod sirni moko ariyo ma ochungi kendo ogo bao moro ma gimako bao moro kanyo ma ondike gik moko mayudore e aluorano kendo gitemo mondo gimi ji gi siem neji yo kaponi ng'ato dwaro dhi kamoro to gisiemoni yo monego ilu. Gima biro e pacha kaneno gima kama en yo en yore mopogore opogore ma dhano tiyo godo mondo ging'e kama gidhiye kopo ni gikia. Iyudo ka seche moko kaponi ji dwa dhi kata mana e liel moro to gikia kama gidhiye, iyudoka jok ma otelo gi mutoka kata jodala kawo oboke mag yien to keto eyo , koro bolonegi, ginyisogi ni ka usechopo kama chalo kama to ubiro yudo kama obolie oboke. Koro ubiro luwo obokego to biro kelou nyaka e dala. Kae to machielo, mabiro e pacha en kaka seche moko ng'ato nyalo ruenyo e yo ma penj nyawadgi moro ma oromo godo eyo mondo okonye ochop kama odhiye.

Maeni en picha, mar le mar bungu ma iluongo ni simba. To gimabiro e pacha kaneno lee ni en kit kaka lee machalo kama en. Iyudo ka en lee makwiny, lee mongangore, lee matek .Kendo iyudo ka en lee madhano oluoro ahinya. Kendo chiemo ma ochamo, en okocham lum, iyudoni en ochamo ring'o. To kendo ring'ogi oyudo kuom lee mamoko. Iyudo ka sama oliwo lee moko, to obedo mos, obedo piny kamoro ma okuto, aeto bang'eno ka ong'eni koro en machiegni gi lee modwa mako cha, to owuok dichiel gi ng'wech matek. Aeto ogore e ng'ut lee no. Koro iyudo ka kamano e kaka oyudo chiemo. To seche moko bende oyuak matek. To sama oyuakni, iyudo ka duonde buogo lee mamoko, kendo buogo nyaka dhano.

E pichani, wan kod oganda mang'eny ma ochokore kamoro. Kama gichokoreni, gitimo gima chalni en ndikruoko moro. Iyudo ka gin gi kalam, gi buk kata go otas moro, ma gindike. Koro gima omiyo tijni nikod nengo e aluorawa, en ni. Mokuongo, jokma obedo kanyo mang'iyo kaka ji ndikore gi nyaka chul ka osetieko tich. Mar ariyo, sama ng'ato ndikore, nyalo bedoni indikori kaka jago kura. Nengo ma jago kura nigodo, en ni kochopo sa ombulu, sa dhi go ombulu, to iyudo ratiche mar dhi yiero jalo ma ihero mondo otelni kata obed jatendi. Onyalo bedoni en jatendi mar bunge, mar od bura. Jatelo midwani obed jatelo mar piny Kenya, kata ng'at midwani obed jatelo mar county masamoro intiere. Koro gigi duto nikod nengo e aluorawa e yore maopogore opogore.

E picha ni aneno jok ma ochung' koriedo, kendo achiel kuom gi orwakore ka okwach kich. Manyiso ni en jal machiwo arita ne kama kamaeni, aeto jok moko bende, mine mine moko gi chwo, orwako lewni machal. Iyudo ka abuog rombe bende gi keto e umgi. Gima bire pacha kaneno gima kama, gin jogo ma konyowa seche ma wadhi e ofise moko ma wanyalo dhi dware e kony moro e yo moro. Kaka koro kama gichung'e ni, wiye kanyo ondik ni Huduma centre, ma nyiso ni en ot ma piny owacho ogero, mondo mi ochiw chenro moko kata ochiw tije moko ma japiny nyalo dwaro ni otimne, kaka chiwo opande. Marariyo, ng'ato nyalo dwaro oboke mar nyuol. koro gik machalo kamago, inyalo dhi e ot e ot moger gi sirikal ni. To jok man kaeni morwakore machal gi manyiso ni gitiyo ka, nyalo ko.

E picha ni wan gi rowere moko mane pap, kendo girwako lewni lep tugo. Aeto kama gin e pap ni ineno iyudo ka pap ma gintiere ni ogor. Nitiere lainde ma nyiso kama ng'ato onegobedni tugo ma chope, aeto en opira mar okapu. Iyudo ka kama gituge ni omuon gi simiti, manyiso ni ka ng'ato ogo mpira piny, to mpira chikore ka duogo malo omako todhi mbele gi tugo. Aeto bende iyudo ka sama gitugo ni, ng'ato ka nigi mpira, ng'at machielo dhi ire mondo otem ka gima onyalo kawo mpira cha koa kuome. Aeto kendiyudo ka sama gitugo ni, gimiyo jok ma nenogi mor. Sama aneno gima kama, to ana gima biro e pacha gin kit kaka tuke ma opogore opogore miyo rowere gi oganda chudo. Nikech inyalo yudo ka ng'ato ohero tugo moro, kendo eniye gi lony ahinya. To lonyne ni inyalo kawe timbe moko mopogore opogore mondo odhi otugnegi. To ka gisetugo kurno ma giyudo loch, timiyogi omenda moro gikonyre go.

E picha ni wan kod ot moro ma oger. Iyudo ka ogere e rang'iny ma malo, kendo iyudo ka oneno ma jaber ahinya. Gima biro e pacha kaneno gima kama gin taonde madongo nikech ute ma kamagi tok nyal yude e taonde matindo. Kata miere but miere ma ji odake e gwenge. Nikech mokwongo gin ute madwaro arita man malo, arita kwe man malo. Aeti yudo ka tije ma itimo e iye ka gin tije man gi nengo ma dongo, kuom ranyisi inyalo yudo ni en bank moro ma oyaw ma tiyo gi weche mag miyo ji omenda kata mar kano ne ji omenda. Aeto marariyo bende inyalo yudo ni en ot moro ma oger mar piny owacho ma piny owacho tae tayo tiyo godo e tayo chenro mage. Koriyudo ka gin kuonde ma dwara arita mang'eny. Gima chak bire pacha, gin ohelni madongo dongo ma thoro timore ga kuonde machalo kod magi. Iyudo ni samoro oyawe gi kambi kaka mar Safaricom.

Gima aneno e pichani, en kodhi mar rabolo, en rabolo koda apoyo. Koro gima obiro e pacha kaneno gikma kamagi, en weche mag pur. To koro gimoro kaka apoyo to inyalo dhie chiro ma ing'ieu apoyo. Kiseng'ieu apoyo to iye kanyo kodhi nitiere. Ibiro kao kodhigi igol maber mimo matuo. Ka gisetuo maber, tibiro rito ndalo koth, tiludogi kamoro maiseloso maber kaka kaminyalo lude kothe moko mondo otwi. Ka gisetwi, to ibiro pudhogi gi tiendegi ka iterogi e puodho kama idwani gidonge. Aito kaponi koth onge to ibiro olo negi pii diriyo e odi ochieng', okinyi godhiambo magimoki. Ka gisemoko to kibiro dongo, ma gichope e ndalo maginyalo chako olo. Gibiro golo maua, maua gino biro lokore olemo. Ma ginyagi ma gibed madongo, makoro chop ndalo ma inyalo pon gie machamgi.

Maeni gi picha ni ng'iso kar ohala, to gik man kod nengo en ni mokwongo mondo mi oyudo ot ma okete mwando ne mouso, mano otiyo gi omenda. Kata kapo ni ogere kata kaponi odake ochule. Aeto marariyo, en gi mwandu mopogore opogore, nitiere lewni mago nigi nengo. Nitiere bege ma mine tiyo godo, mago nigi nengo. Aeto nitiere bende gik moko machalo gikma ikete ng'ut machalo tigo ma othor tigo othor tigo gi jok moko kaka Maasai, jok moko kaka Turkana. Gi jok moko, gi jok ma awachni joka bila go nikaeni. To mago duto mondo mi ilosgi, itiyo gomenda. Aeto bende nitiere ogute ma irwako gi jogo ma jo Islam, iyudo ka mago bende ni ka. To mondo miyo ng'ato yudgi, ng'ato otiyo gi omenda. Kopogore gi mano, iyudo ka en nyaka gi, gi gik moko ma tindo tindo.